Ketum iltung'ana embaare e emergency amu kibaki ewuen eitu ibaya sipitali. Keyau embaare tenkiti rishata amu ore pee ioshoki tenemouyu oltung'ani naa kebau tenkiti rishata dorop oleng'. Keidim etabau inwuetin reserve anaa remote nemetii ilbaribarani sidain.